Ore ena naa embuku. Ore enabuku naa keutu ajo inkaatin tomon oo miet olkoyoyo igeroki naa tenkut oo kokoyo naa kilo autaki ingaatin naapasha olkuak loo kokoyo o eneiko pee emasho ilkokoyo.

Adolita mwalimu Sacco, stima Sacco, imarika Sacco ongukue kumok ore kuna sako naa eret ilaasak pookin eshumie iropiyiani enye nea sii loons aitaasie isiatin enkata nemeeta eropiyiani naa keret iltunganak pookin pee etum ewoji neyayie iropiyiani, wewoji neshumie iropiyiani enye.